Ũũ nĩguo ingĩruta mbeca rĩrĩa ndatũmĩrwo kũgerera PayPal, wa mbere, ngũthiĩ akaunti-inĩ ya M-PESA, ndarĩkia gũkinya hau akaunti-inĩ ya M-PESA, nĩho ngũcoka hingũre akaunti ĩyo ya M-PESA, ndarĩkia kũmĩhingũra ngũcoka njagũre gũtũma mbeca, aah ndacagũra gũtũma mbeca, nĩguo ngũcagũra bengi ĩrĩa ngũtũma mbeca icio ndĩrakĩenda kũruta kũgerera PayPal, ndarĩkia ũguo, nĩguo ngũcoka ningĩ njagũre mũthemba wa gũtũma mbeca, no tondũ nĩ ngũcagũrĩte bengi ĩrĩa ngũtũma mbia koguo, njĩra ĩrĩa ngũtũmĩra gũtũma mbeca ĩyo nĩ kũgerera bengi, ndarĩkia ũguo nĩguo ngwĩkĩra aah maũndũ marĩa mothe mabataranĩtio, ta mũigana wa mbeca iria ndĩrakĩenda kũruta kũgerera bengi, na pini yakwa ĩria ĩgĩkoragwo ĩrĩ thiri wa yakwa, ndarĩkia ũguo, nĩguo gwamũkĩra ndũmĩrĩri ngũhĩ, ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩmenyithia atĩ, mbeca iria ngũkora ngũciruta kũgerera PayPal nĩ atĩ nĩndahota gũciruta, na, njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ.